Tijni kidwa tiye tibedo gi ndiga ma mari kato ibedo ng'ama ng'at jalno mar omor kendo nyalo wuoyo gi ji maber. Ng'ama chunye ni thuolo. Tiji dwaro ni ibedo gi sime ma nyasani mwaadendo gi dho ngere ni smartphone. Smartphone kisebedogo to onego bedni in iwuon idonjo e mbui kacha to okochuno kata ni nyaka imany tichni nkech e boma ji odichie. Ibiro yudo ka jo, nitie joma odich makata chiemo mar odiechieng' cha nitie jo madwaro ni ocham kuonde ma gitie to gionge go machiegni nie magawa. Koro in ema idhe e magawa tidhi omo negi. Koro ichalo kaka ja ote ma ringo koni gi koni ka kowo gik ma idwaro kuonde mowinjore. Tiyudo ka tijni be bedo mayot nikech matokni bedo mang'eny e boma to in onge kaka matoka biro geng'oni nikech in ndiga onge kaka matoka geng'one. Gima itiyo go minyalo wacho ni mafuta moro ma be iolo be onge. En mana in gi ndiki no. To en tich mayot kendo en tich madhi piyopiyo. To en ibiro yudo ka osike ma iting'o be gin osike moko matindo tindo ma ng'ane kowna gini ka, ng'ane kowna gini ka, ma thothgi be ibiro yudo gi e mbui kata ong'we yamo nikech piny masani en piny molony ma ji ng'iewo gik moko kokalo e yor mbui. Koro ibedo ng'ato kaka jaote. En tich maber manyalo nyiso ng'ato ni ka en tich ma inyalo chako, to ber ka ichake e boma.

Nanga en gima ber e ngima dhano nikech nanga en gima umo duge wa. To mopogore kata gi duk, nanga nyiso ng'ato. Nyalo nyisi ni ng'ani en ng'ama chalo nade nikech sama iyudo pesa ni moro, idwani ing'weu nanga moro maber kata idwani ing'weu nanga mar nengo, kata idwa mani isik ilok nanga mopogore opogore pile ka pile. Anyalo keto ranyisi kaka japuonj. Ineno ka japuonj obiro e sikul obiro no obiro puonjo tineno ka oruakore maler, masechemoko inyalo kata nyiso japuonj ni "japuonj kawuono to ineno ng'at moro maler, kawuono to ineno maber" to onyisi ni "erokamano." To kata kidhi e odira tiyudo ka ji orwako lewni mopogore opogore, ng'ato ka ng'ato nigi nangane. Ka tho oneno e dala tiyudo ka ng'ato ka ng'ato be nigi nangane ma ji oriwore mondo mi ji oiki e liel. To sama arus moro be onwang'ore tineno ka ji yiero nanga machalre, ng'ato ka ng'ato nigi nanga. To kata mana e sikul nitie lewni mineno kitwang'o ma nyithi sikul twang'o nanga mopogore gi japuonj. Koro nanga en gima ber e kit ngima dhano kendo okonyo wa pile ka pile.

anyalo neno ranyisi manyiso jatend piny marwa mawa dakeni migosi william Ruto, ngatni en ng'ama ni gi nego ,mondo ibed ker mar piny ok en gima yot, nyaka ibed ngama ni gi nengo ne e yor somo , e yor tudruok gi ji, yor wich en ngama riek kendo en ng'ama tiyo gi kwan to kendo kata ruak ruokne ne ng'ama ni gi nengo ,to kingiye kata apis mobede no ,ok yot mondo ibed e apis no ,to ok yot e mondo ibed ng'ama otelo ne ji nikech kata mana jok maluwe ma en otelo ne gi ,ochalo ng'ama wuon ji ,kor en gi nengo ne en owuon to kata sombe kichako nono sombe be en gi nengo kata kako thum, en ngama lich mani gi nengo ne emomiyo iluonge ni ker.

Ma en ohala mar ng'ato ma ng'ato ochako, to ng'eny ne en ohala mitimo e boma. To anyalo neno tong' moboki, to tong' moboki mondo icham, mokuongo, ng'ama honeno ong'e kaka ipoke. Otiyoga gi ojiko kopoke kato ka osepoke to odong' marachar, tong'ade kaeto ibiro yudo ka nitie nyanya gotungu moriw togi pilu eiye. Iketoni kato iketonie chumbi kato ichame. To kitieko to onego bed ni nitie balang' kata pesa moro ma ichulo ka isechame kata ka idware nikech en ohala maitime e boma to thothne to itime gi joma go ohand aswekra.

Gigo makelo mor kaa en kaka chiemo, chiemo kelo mor nikech wan dhano wadak gi chiemo. Sama ichiemo kata sama in gi chiemo iwinjo mor e dhood chunyi. Anyalo neno lee to lee maneno gin lee madak e bungu maok pidh e dala. Lee madak ebungu kelo mor nikech sama ipidhe chiemo to ineno yo mochiemogo ma ok ing'iyo neno to ineno gima wendo be kuome ma gitimo ma ok ing'iyo neno. To kata ka idhi e park manyien sani, be ineno kanitie jok machung' ka dhi neno lee mopogore opogore kaka gichiemo gi kaka gitimore. Koro lee kelo mor toranyisi ma gini temo nyiso be ni ranyisi mar chiwo. Sama ng'ato omiyi gimoro kata omiyi mich moro, to nitie kaka kelo moro, iwinjo kai ikawo michno gi mor nikech en mich ma ok ing'eyo ni biro biro ni to mobroni to moloyo ni en mich mar chiemo, en gima kelo mor. To anyalo neno ng'ato be ka obedo kanyo. Ng'ano oruakore , oruako lew nanga to aneno koruako wuoche. Wuoche be en gima kiruako to iwinjo ka iwinjo maber kendo kelo mor.

Anyalo neno masira mar ndara momako apko kod matoka mating'o jowuoth. To apiko ni piny to kata mana gari matoka mating'o jowuoth ni king'iye to ochalo ohinyore, obanjore malich miwuoro to kata ja peng' ni be chal kagima en ng'ama ose ring go kar yudo thieth. To aneno joma ochung' kanyo machalo ka gima pod girito obila mondo obi owang' ogoye wang'e mondo onone manono matut kata mondo owinjie kuom jo neno mane nima chiegni mondo owach ni ne obedo kama kama momiyo gini otimore. To kata nyalo bedo jomoko aneno kochung' kanyo ma ng'ato achiel to oruakre machal kagma en e dereva machal kagima en ema oriembo matoka mating'o jowuothni. To ka ing'iye to chal kagima en be gini ogoye gi wuoro koro ochalo ng'ama ndiko dhoge kaka nobedo kata jok mawinjore ni koro wadwa timo nang'o nikech gini koro otimore kopo ni obilaosechopo machiegni kata kapod girito obila mondo giyud kaka ghinyalo konyre e yo mayot.

Anyalo neno mukokoteni to gi kubni ma olor wiyegi manyiso ni kubnigi ni gi ik moko eigi kaka pi eigi. To anyalo neno ng'ato be ka obedo e bathe tenge to anyalo neno apiko to ka ang'iyo aluora to nyisa ni ma chalo kapango. To nyiso ni ng'ama obedo kani chal kagima en e wuon mukokoteni ni to ogo ohala mar pi to chal kagima kaa kama oja bede ga ka ouso pi gni to ka ang'iyo chien kocha to aneno kanigi gate mro manyiso ni en kama ji donje kendo en kama ji odakie mang'eny ma chal kagima kata ka achiedh nade mag pi be chal kagima chendo kaa. Koro ng'ani obedo ka makoro ng'ama onge pi to nyalo biro manye kama ong'iyo bedeni to nyiewo pi kata oterone pi.

Gini nikod nengo e jodak ma aluorawa nikech ibiro yudo ka sama onyuol nyathi makidoro, to nyathi sama nyathi konyore to ma egima konyo nyathi ma e gima iruako ne nyathi ma ibiro yudo ka oruakne, to nikech nyathi echiemo saa ka saa, kata nyathi en ng'at gi ng'ama ok onyal dhi oko kata wacho ni onyalo dhi oko to ma egima iyudo ka konye. Odhigo oko to ka osedhi oko to igolone to inyalo iruakone machielo. Koro inyalo yudo kata ka samoro nyathi kapod kidoro to odiechieng' onyalo tiyo kode kata gang'wen kata gauchiel koro iyudo ka nengone ni malo kendo iyudo ka en gima samoro chando joma kata yuto gi nimipiny nyiewo.

Aneno picha mar miyo moro mabuonjo kata manyiero ma ong'ere ahinya ma wadendo ni Gladys Wanga, kendo en miyo manigi nengo ne, kendo en miyo mani gi huma to en gavana ma Homa Bay ma kaont ma kaonti masani. To aneno ka oparo joge kendo ochalo ng'ama lendo ne joge onyiso joge ranyisi moro kanyo ni wiye malo kanyo ondk ni tend migawo mar thieth. To aneno ka onyisogi ni donj uru, oland ni donjuru Homa Bay kaonti gi dhowa. To otemo nyisogi en gima otemo lando ni nitie odiechieng' ma ibiro yaw ayanga ma odwa chako pogo wach mar net. Net en gima watiyo go sama ji nindo mondo suna kik kawa kata mondo kik wayud tuoche moko machalomkaka malaria. Koro aneno ka olando ni odie en gima obiro chakore. En mana gima ibiro ketne kampen mare e higa gana piero ariyo ga dek to gi piero ariyo gang'wen. Kaeto be ochako keto tarik ma ibiro chake ma en tarik aparga bich dwe mar apar gachiel higa gana piero ariyo gadek to kato ondiko kanyo kuma obiro zmore kaka pap kaeto ochako ondiko saa ma gino biro timore. Koro en mana ranyisi kata lendo ma olando nego joge gima biro timore chieng'no.